Kelchinoik choton che nyoru biik chebo komosta noton nebo Garissa kobun ripsetab tiong'ik choto chebo timin ko nyorjinge ortinwek che kororon. Niton ko amun county inoto kobangani anan ko chobe barabarosiek kokaranegitu ak koik che kibune en kasarta age tugul. Niton ko amun bwone kiprutoinik che bunu komoswek che chang kobendi county inoton ago igere ile niton kogimite tekset ab barabarosiek. Kora kotoreti en kogimitet ab ripsetab kalyet niton ko amun igere ile kigochin ripet ne yamat bichuniton kiprutoinik. Kora kogochin kelchenoik noton nebo konyorjige chepkondok county noton nebo Garissa ak meng'ik choton chebo Garissa ndamun biik che chang koalda tugukwak alak koborto tugukwak ago en yoton ko kagonyorjige rabishek choton che boisien. Ago istoet anan baret ab tiong'ik chuton igere ile konu hasenet neo magomiten kiy age tugul ne inyorunen.